Ore taata ena naa endaa nauno torchamba nore taata nenikidolta naa ore ena daa naa cassava ore taata ena daa naa keretisho oleng amu ore ena baye naa embaye naitishipisho niaku ore nanu naa kenyorr ena baye amu ore taata tene nore ena cassava teneku tenakata enaa enidolta egirae adotu torchamba naa keji peyai ang apuo ayierr arashu peyai sokoni apuo amirr amiraki iltung'anak lonkuapi napaasha neku ore taata ena nentoki sidai tenibung iltung'anak aun indaikin naijo kuna amu ore indaikin naijo kuna naa keoru ninye oltung'ani esumash enkata ninyamal oltung'ani nemiyata iropiyiani ninyiang'unyie endaa kake iyata endaa torchamba lino neku ore ena naaji nembaye sidai tene moku iltung'anak aas.

Ore taata ana enikidolta tenewueji na ore enewueji na keetae kuna tomonok tenewueji nagira arashu nagira aun irkiek ore taata teniyeu oltungani nintobir entoki naijo ena arashu tenintobir enasiai na keyieu niata enterit ino nintushala olchala naijo fertiliser pitumoki na atubukoki enaterit ino atua empuya naitumoki na atipika enaduo peku olchamba lino ore tinakata na kebulu ele shani lino tenewueji neaku ibukoki enkare atan ituimir amu ore taata rkiek lijo kulo na lemirininche tosokoni oleng arashu ata itu lo aya enkang ino aun nau tenkaji ino kesidai nai tenemoku ltunganak aun rkiek amu entoki sidia oleng neaku ore taata ena na embae nayieu nemoku ltunganak aun irkiek

Ore taata enabae naa embae nanu naa kanyor nanu oleng amu ore taata enaa enidolta tene naa ore kulo lewa naa kegira aitadou endaa arashu irpaek torori ,ore ena daa naa kelelek keetwoki aitamanaa arashu amir , amiraki iltunganak , ore taata endaa naijo ena tenemirakini iltunganak endaa sapuk aikonji naa ketumoki ninye atabaiki iltunganak tenaa ile nkiti wueji ake . Ore siae toki , ore taata enadaa naa kelo arishie kulo tunganak esumash , neeku meetae esiai esumash tolosho .Ore siae toki ,ore taata enadaa tenitum endaa naijo ena , indim ninye awa ildukai , nilo amir naa itum iropiyiani kumok sidan naa ore nena ropiyiani nee ekipuo aret toonkoitoi naapasha , nikipuo sii aitaki nchidai niata oltungani.

Ore taata nanu embae naitiship tenasiai na ore angas enewueji na olchamba na ore ele shamba netuunoki ndapaasha ore etuunoki ndakini napaasha ana nikidolta irpaek tenewueji, ore kulo paek na kepuo aret lopeny enewueji oleng amu ore taata lolopaek tenebulu na indim ayawa ninche nai nikipuo aidongoki neaku enkurma na keaku tinakata miyata iyie garama inakurma tenkang ino tenkaraki kulo paek linonok ,ore si enkae toki tenipik kulo paek linonok embata na indim si ayawa osokoni nilo amir na keaku inakata ropiyani ake egira aitau aponaa aponaa embene ino ana ake ore taata aitoki nagira aitiahip na ore ana enidolta olee otii enewueji na kibungita emashini naipima taata enkirowuaj olchmba na ore taata mashinini naijo kuna kepuo aret ltunganak peyiolou na ajobkaakwa fertiliser na eyieu enterit olchamba.

Ore nanu paanyor enasia amu ore enasia na embae nanu nanyorr. Ore taata anaa enidolita naa keetae enaare na ore taata enaiposha sapuk na ore kuna ariak na kepuo ltung'anak apuo aarr enoshikata irowuaja enkai. Neaku ore taata ena kunariak na nkariak nanyor iseseni loltunganak ,ore wuejitin naijo kunen na keyau ilomon neakubore ejingu lomon na ketumi inakata iropiyiani ore tinarishata nidolita loipi sidan ojing iltunganak naji tenelo nirowuaju oleng'.

Ore taata embae naijo ena , nibelekenya oltonie loltunganak oleng tolosho lekenya . Ore sii taata aitoki toonkwapin , tenkopang naa keunitoi ntokitin naijo kuna, ndaikin naijo kuna amu ore taata enikidolta naa enkano . Ore taata enaa ano naa ore tenilo, ore taata tolosho lekenya naa keeta enkano ropiyiani kumok oleng eimu tenimir enkano , amu ore taata enkano naijo ena kesesh oleng eponu iltungana, inkawapi eboo aya enkano tolosho le kenya naa ore tinakata naa intijingu iropiani sidan oleng nindim ataretie kewon toolchuguliti inono eanake . Ore siiena ano naa indim naji ake aawa embata nilo aidongoki kewon naa keaku ekiret sininye yie tenkang ino , tenaa iyata inkera naa indim ake aishoo ormarei lino pookin, ninyanya pookin naa keaku inakata ketushukoki arashu kipungusaki esiai esumash tolosho.

Ore taata enabae na embae naitishipisho oleng na embae si sidai naibungitae oleng tolosho lang na ore taata ana tenidolta tene na keetae kujabtare nagirai aitoti, ore taata kuna tare na ore tenimoku oltungani aifuga ntare na keaku inakata itum faida sapuk oleng amu ntare naijo kuna na teniya osokoni na imiru ropiyani kumok oleng na ore nona ropiyani na indim ataretie keon tonchugulini enaake arashu kunatare inonok na keaku igira oltungani amanaa, ore si aitoki ore si ntare naijo kuja na teniyieng ninye enker nabo indim ainoso nkirik nishipakinono ormarei lino mesi ore oshi tata ntare naijo kuna na keeta kitaubolchala naore eleshala lontare na kesidai tesiai enkiremore amu fertiliser sidai neaku enkae toki nai ina nishipakino nanu oleng tenasiai na eramatare ontare.

Ore taata enaa enikidolta tenewueji nore kulo na irfakadoni nore taata enikoni tenetumi ifakadoni laijo kulo naa indim naaji ake oltung'ai atuuno orchani lofakadini lokulo naa tenkang ino niun eton akiti nibukoki enkare nebulu bulu ake akiti ampaka kenya nikilotu naa ayaki ena faida naa enaata enidolta tene amu ore taata kulo fakadoni ore teniun orchani obo neekintaiki irkumok alang kulo likidolta tenewueji niaku ore taata aetoki indim sii anoto taata kulo ofakado tosokoni amu kemiri tosokonini pookin olosho taata niaku ore taata ena nendaa sidai oleng amu ore taata ena nendaa sidai oleng tenintushulaki endaa ino naa kelo aitamelok enda ino nilepunyie sii enikintobirakino osesen.

Ore taata enaa enikidolta tenewueji naa ore enewueji naa busherr nore taa enewueji neyieng'ieki inkishu naa ore ena siai naa esiai teniyieu nintobirr naa keyieu naa iyiolo naa esiai eyiang'are onkishu amu tenimiyiolo naa esiai eyiang'are naa keeku naa kegol inakata ore sii ae toki teniyieu taata niyiolou eninko teninyieng enkiteng arashu tenintobirr naa teniyiolou ateyiang'a aitau enchoni nitumoki taata aitai intokiting enkoshoke niorrior iloik tormurrten pookin ore sii ae toki naa keyieu ewueji sii ne ewoji safi sidai ewueji nemetii oloirerio sapuk pitumoki naa atipika inkiri inonok ewueji sidai nemetii oloiterio sapuk nelam sii petumoki minye iltung'anak anoto endaa sidai arashu inkirik naa sidan.

ore taata eniidim sirkali e kenya aataas peyie itadoyio enkilepata e economy tolosho naa taata eniidim, naa kidim ake aataret naa ilaunok loodaikin. idim sii aing'ura ene wueji olaripok pee eilepunyeki naa ena siai e security tolosho.

Ore taata enkabila nanu nanyorr taata tenewoji ena siai naa ore taata ena naa majani naa ore ena majani naa ninye eyierieki naaji intokitin anaa shai nore ena majani peyie inko eninko piitum naaji anaa tenakata idipaki aitabira ake tene naa keuni tolubot kumok olosho taata le kenye neku ore ena majani naa kisapuk entumoto tolosho le kenya oleng amu kipang'ieki ninye ena majani aya inkuapi eboo neku ore taata ena majani naa keetae sii impukunot amu keetae taata inkampunini napaasha nore enkampuni naa kelotu or ormajani lenye woae abila sii.

Ore taata tenadol nanu ena siai naake adamu esiai esokoni oshi te ndeu too mbaa naagira aasa te esokoni enaa taata nee enidolta tene woji. Ore tene naake eetai irnyanya naa ore kulo nyanya naa olchamba ing'ua amu idolta ajo sidan nekutito aitobiraki, ore taata kulo nyanya neitabawuaki esokoni. Ore eitabawuaki esokoni, keemiritai irnyanya too ropiani napaasha enaa taata amu keetai okuni le shirini, neetai oong'uan le shirini, neetai imiet le shirini, naa ore naa enidolta ore okuni le shirini naa lookuto oleng' ore kulo kuliek naa litu ekutu oleng' kake ninche loikash kore kuldo naa leton iko nji penyo. Ore tine wueji naa idolta taata ajo egira ena siai aibung' noo mama oleng' te esokoni enaa enidolta amu kelo ena sokoni taata enye aisaidia arashu kulo nyanya aitayu ropiani naapaasha naapuo naa aaret kulo tung'anak.

Ore taata esiai nashumieki iropiyiani mbaashani naa esiai nemarep naji nanu oleng amu ore taata naa tenishumie ropiyiani embaasha , ore nai tenelo ninyamalu oltungani arashu teniyieu enkiti nyamali niyieu iropiyiani , nidamu ajo iata naa kuna ropiyiani tembaasha naa indim ake aitau kuna ropiyiani pooki kata arashu tepoki rishata amu iyie naa nayiolo enetii embaasha ino. Ore siiae toki ore taata kuna ropiyiani naa metumoki naa anoto rate ashu milej nai rate enye amu ore naa taata kuna ropiyiani naa kegira naake ashuma tiatua aji niaku ore naa taata ewuei sidai naa tenemoku iltunganak apik benki arashu ingoru nkulie tokitin edigital duake nashumieki naa kuna ropiyiani.

Ore taata esidano oropiyiani osururuni naa ore esidano enye teniyata tenimbung'ita kuna ropiyiani inonok poki kata naindim ake teniyasitata duo biashara olikae tung'ani naa isiokiki aidip ina biashara amu ore taata indim ake aishoo iropiyiani enyenak naa nindapashasha kake ore taata eimu enkoitoi e mpesa eetuo esiai ormukurani kumok amu etaa kegirae apurroo iropiyiani neku ore taata tenikirriwaki oltung'ani iropiyiani naa kelelek eshuk neku ore taata ena siai osururuni naa kelo ninye keeta esidano enye sii poki kata.

Ore taata esidano e app naijo ene equity naa ore taata ore ena app na itumoki ake oltungani aitayu iropiyiani, inonok arashu atodua iropiyiani niyata pooki rishata, amu ore naa taata eetuo isimui naa itumoki ake atijing'a naa niyiolo inamba inonok e account. ore taata iyiolo namba naa itumoki ake atodua naa ajo kainyioo iropiyiani niyata, arashu kaja esiana ooropiyiani niyata, ore sii tiae toki naa ore taata teniyieu niriwai oltungani iropiyiani, naaidim qke airiwaki eimu equity naa ore apa, naa ore teniyieu niriwaa ropiyiani naa ore, keya kidimayu tening'oru oltungani ning'oru peyie ilo naa ayaki iropiyiani.

Ore oshi peeji eldoret enkop olang'eni naa ore iltung'anak le eldoret tenkumoki naa ilenkuatata ore etiu nejia ore taata egira aishiriki naa ena kuatata ore ena shula enye amu etaa keshula olashumpa amu etaa taata kidim ashom akuata tonkuapi eboo naa neyiolouni niaku ore taata ina naa ke ketumoki ailepunyie enkarna enye neyiolouni oleng' naa enewueji neing'ua.